Ũyũ nĩ mũrĩmi ũronekana aihũrĩtwo nĩ gĩkeno thutha wa kuona wĩra wake wa moko ũrĩkĩtie kwagĩrĩra. Nĩ aronekana akenete mũno mũno thutha wa mbembe ciake kũrĩkia kũmera na gũkenerera kĩo kĩa wĩra wake ũrĩa arũtĩte.